Bata nĩũkorwo wĩna handũ hakũrĩmĩra, harĩa ũkoragwo ũkĩhandĩra itunda rĩrĩ, rĩarĩkia kũgwata, nĩũkoragwo ũgĩtambithia thĩiniĩ wa mĩtĩ, ũgacoka ũgakorwo ũthondekeire waya, nĩgetha rĩkorwo rĩgĩciarĩra ho, rĩrĩa rĩakorwo rĩkiumia kĩro. Itunda rĩrĩ rĩa ndiragoni, nĩrĩkoretwo rĩna kĩguni thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, nĩgũkorwo arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩrĩma na magakorwo makĩgunĩka na itunda rĩrĩ.

Ũndũ ũyũ ndũbataraga ũkorwo wĩna ũmenyo mũingĩ kana ũkorwo wĩna indo nyingĩ ciakũ kũwĩka. Bata nĩ ũkorwo na harĩa ũgũkorwo ũkĩrĩmĩra harĩa ũkoragwo ũkũhanda makongo o maya, warĩkia gũkorwo ũgĩitĩrĩria maaĩ. Metĩkĩra kũnyita matirĩ mĩrĩmĩre mĩingĩ kana mĩritu. Nĩ gũkorwo bata nĩ rĩkorwo rĩgwatĩte, rĩtibataraga gũkorwo rĩkĩenda maaĩ maingĩ mũno bata nĩ rĩanyita rĩrabatara maaĩ o ma mbura.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda nĩgũkorwo andũ thiku ici nĩmekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa kũrĩmĩra thĩiniĩ wa nyũmba ici, kũrĩa makoragwo magĩthiĩ makahanda indo ta hoho, ndania, ngojeti ona kana, ona kana indo ta spinach na hoho. Nĩ ikoragwo ikĩagĩra mũno thĩiniĩ wa nyũmba ĩno, nondũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ ũcenjetie mũno na mahinda, nĩgũkorwo arĩmi nĩmakoretwo mawĩkĩrĩire mũno.

Ĩno macini ĩroneka ĩkĩrutithio wĩra, kũrĩa kũroneka kwĩna mabebe thĩ. Maũndũ marĩa mangenagia thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩkuona ũrĩa technology ĩcenjetie, na maũndũ magakorwo macenjetie na mahinda andũ nĩmarakorwo makĩaga gũkorwo makĩnoga mũno, nĩgũkorwo marakorwo makĩhũthĩra macini ici, kũrutithia mawĩra maao, igakorwo ikĩmarutĩra mawĩra. Maũndũ marĩa marangenia haha, nĩkuona ũrĩa technology itũ ĩkoretwo ĩya igũrũ.

Haha haroneka tarĩ mũtumia anyitĩte icembe, harĩa aroneka enjete mĩtaro, agĩcokanagĩrĩria tĩri handũ hamwe, na agakorwo akĩhanda indo irĩa ironeka ta rĩ ngwaci, ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngenagia thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, nĩ kuona rĩrĩa wahanda mĩrĩo, ũgacoka ũgakorwo ũgĩthikĩrĩra ũũ, nĩ ĩkoragwo ĩkĩagĩra, na igakorwo ĩkĩmera wega ĩgakorwo igĩciara ngwacĩ ndungu, kũrĩ andũ makoragwo makĩrĩa ngwacĩ kĩroko, makarokera na cai.

Mbica-inĩ ĩno haroneka mũtumia, arakorwo akĩrora matharũ, marĩa maroneka memathaka na magĩrĩte. Gĩtũmi gĩakwenda ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo ũndũ ũyũ ndũrĩ mĩnoga mĩingĩ, na noũrĩmĩre handũ ohothe, nĩgũkorwo ũyũ arĩmĩire thĩiniĩ wa maratathi, kũrĩa akoretwo ekĩrĩte tĩri agatukania na thumu, agakorwo akĩhandĩra matharũ ho. Ona noũhũthĩre indo ta iraĩ na mambaketi, ũgakorwo ũgĩkĩra tĩri mũtukanu na thumu, ũgakorwo ũkĩhandĩra indo ta ici thĩinĩ wa mo.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona thibinaji thaka na matharũ kũrĩa, kũrĩa andũ aya erĩ maroneka taarĩ gũitĩrĩria maraitĩrĩria maaĩ. Riita rĩakwa rĩa mbere rĩrĩa ndekire ũndũ ũyũ, warĩ na mĩnoga mũno, tondũ nĩ gũthii twathiaga tũgataha maaĩ gathima-inĩ tũgĩũkaga tũkuuĩte na bucket tũgaitĩrĩria, kũrĩa mũndũ anogaga mũno nĩ gũkuua maaĩ acuhĩtie na moko, na ici thibinanji no nginya ũngĩaitĩrĩirie maaĩ.

Ũndũ ũyũ ndũrĩ mĩrutĩre mĩingĩ, nĩgũkorwo bata nĩũkorwo na harĩa ũraũrĩmĩra, ũgakorwo ũgĩcihanda, ũgakorwo ũtukanĩtie tĩri waku na thumu, ũgakorwo ũkĩhanda mbembe. Cietĩkĩra, cigakorwo cigĩkũra, ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maaĩ rĩrĩa kwara na gũtarĩ na mbura, ũgacoka ũgakorwo ũgĩitĩrĩria thumu cigakorwo cirĩ thaka naigakorwo ciagĩrĩte, na cia kinya kũrĩmĩrwo, ũgakorwo ũgĩcirĩmĩra ũkehereria ria.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, haha ndĩrona ng'ombe igĩrĩ, hamwe na mũtumia ũrũgamĩte na mwana. He bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo ũndũ ũyũ nũũkoretwo wĩna kĩguni mũno, thĩinĩ wa ũrĩmi-inĩ witũ, nĩgũkorwo ũrĩmi ũyũ wa mahiũ. andũ nĩmakoretwo makĩrĩma ng'ombe, namagakorwo makĩgunĩka nacio, nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩona iria na magakorwo makĩendia iria, magakorwo makĩona mbeca.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũthuri anyitĩte matunda mana na njara cierĩ akĩonereria andũ, na kũrĩa thutha kũroneka kwĩ na matunda mangĩ. Matunda maya, makoragwo mahana ta ndongu, kũrĩa makoragwo magĩkũra thĩiniĩ wa mũgũnda, na arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩma, nĩgũkorwo matunda maya nĩmakoretwo magĩtaithĩrĩria andũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, makĩria andũ arĩa akwambatia thakame, makoragwo makĩrĩa matunda maya, nĩgetha makorwo makĩmateithia thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Rĩrĩa ndona ũũ ndĩreciria ũrĩa andũ mabatiĩ gũkorwo magĩcokanĩrĩria nyeni, macimenyereire na ũbacĩrĩru, nĩgũkorwo nĩikoretwo ikĩguna andũ. Rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩa nyeni ta ici, andũ nĩmakoragwo mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na rĩrĩa ndona ũũ, ndĩrona tarĩ andũ maracokanĩrĩria nyeni ici thĩinĩ wa kirĩti-inĩ, nĩgetha makorwo magĩtwara thoko, gũthiĩ kwendia, makorwo makĩona mbeca cia gwĩka maũndũ mao.

He bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, harĩa ndĩrona nĩ gĩciko arakuwa nakĩo, harĩ bata mũno gũkorwo ũkĩiga mahuti ta maya handũ, ũgakorwo ũkĩreka mome, ũgakorwo ũkĩmahũthĩra me ta thumu, tĩri ũgakorwo wĩ mũnoru, ũkahota gũkorwo rĩrĩa wahanda kĩndũ, gĩgakorwo gĩkĩagĩra thĩinĩ wa tĩri-inĩ ũcio, ona bata mũno gũkorwo ũkĩeheria mahuti ta maya, nĩgũkorwo nĩũgũkorwo ũgĩthingatithia ũtheru na ũkĩgathĩrĩria ũtheru.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩinĩ wa rĩrĩrĩ rwakwa, nĩgũkorwo andũ nĩmakoragwo makĩrĩma thamaki thĩinĩ wa ndemu, kũrĩa makoragwo makĩhũthĩra nyamũ ta ĩno, nĩũndũ wagũthiĩ gũcihĩta, magakorwo makĩnyita nayo thamaki iria ciĩkũrĩa gatagatĩ-inĩ ka maaĩ. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona rĩrĩa tarĩ iria, ngacoka ngona mũthuri ũyũ anyitĩte nyamũ ĩno agĩthondekania, nĩgetha mahote gũkorwo magĩthiĩ kũnyita nayo.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũtarũ tũigĩtwo kando. Tũtarũ tũtũ nĩtũkoragwo tũkĩhũthĩka na gũtwara andũ kũrĩa maĩ-inĩ, nĩgetha mahote gũkorwo makĩhĩta thamaki, nĩgetha mahote gũkorwo makĩnyita, ona mahote gũkorwo magĩcitwara thĩiniĩ wa thoko kwendia, makona mbeca. Maũndũ marĩa mangenagia rĩrĩa ndona tũtarũ tũtũ, nĩngenaga nĩgũkorwo nĩ tũkoragwo tũgĩteithĩrĩria mũno arĩmi.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũtarũ tũigĩtwo kũrĩa kando na ngona maaĩ maingĩ, na kũroneka tarĩ iria. Iria nĩ rĩkoragwo rĩkĩhũthĩka mũno na gũkorwo andũ magĩthiĩ magatega thamaki, cigakorwo cikĩmaguna thĩinĩ wa mũtũrĩre wa o mũthenya. Rĩrĩa ndona mbica-inĩ ĩno ndona tũtarũ tũtũ, tũtarũ tũtũ nĩtuo andũ makoragwo makĩhũthĩra nĩ getha mahote gũkorwo magĩthiĩ kũrĩa gatagatĩ wa maĩ kũnyita thamaki.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, ndũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno, nĩgũkorwo andũ makoragwo makĩrĩma thamaki nene kũrĩa makoragwo makĩenja ithima, magakorwo makĩrerera thamaki ciao kũu. Ũndũ ũyũ, ndũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno, nĩgũkorwo thamaki ta ici, cionekaga o maria maya manene, kũrĩa kwĩ na iria inene, magakorwo makĩnyita, rĩrĩa macinyita nĩmakoragwo magĩũka gũciũmithia, nĩgetha ikorwo ikĩũma na riũa.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga mũno kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩgũkorwo thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ gĩakwa, andũ makoretwo makĩrerera thamaki thĩinĩ wa ithima, ithima iria makoragwo menjete, magakorwo makĩrerera thamaki ciao kuo. Ũndũ ũyũ ndĩrona thĩnĩ wa mbica ĩno, nyamũ ĩno ĩhũthĩkaga okũrĩa kwĩna maaĩ maingĩ ta iria-inĩ, nĩgetha mahote gũkorwo magĩthiĩ kũnyita thamaki nayo nakũrĩa gatagatĩ wa irira. Ũndũ ũyũ ndwonekaga mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ mbica ta ĩno, ndĩrona tarĩ kĩndũ kĩigĩtwo haha, kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka na kũiga indo. Andũ nĩmakoragwo makĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ kũigithia indo thĩinĩ wakĩo, gĩgakorwo kĩhuana ta thitoo, ũgakorwo indo iria ũtarahũthĩra ũtangĩenda ithũke, ũgakorwo ũgĩciga thĩinĩ wa nyũmba ĩno, kana kanyũmba gaka, ũgakorwo ũkĩigithia.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ gũkorwo arĩmi nĩmakoretwo mathingatithĩtie ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ na magakorwo magĩcithũrima ona magagĩcirora wega nĩgetha itigakorwo ikĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ngũkũ irwaraga. Ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ ũrĩa ahana tarĩ kũnyita aranyita akorwo akĩmĩhe ndawa nĩgetha ndĩgakorwo ikĩgiywo nĩ mwĩrĩ, ndĩgakorwo ĩkĩrwara mĩrimũ ĩyo ya ngũkũ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona ngũkũ nyingĩ icokanĩrĩire, andũ eerĩ mena tũgoti twa whaiti, na ũmwe anyitĩte mbaketi haria ahaana tarĩ gũciĩkĩrĩra araciĩkĩrĩra irio. Thĩiniĩ wa mbica ĩno ĩroneka taarĩ ngũkũ iraheo irio, nĩ geetha ikorwo ikĩrĩa, nĩ geetha cikorowo cikĩrekia matumbĩ maingĩ ni geetha mahote gũkorwo makĩ, magitwara matumbĩ mau thiĩni wa thoko mahote gukorwo makĩendio moone mbeca. Thĩiniĩ wa mbica ĩno kũroneka ngũkũ ithakarĩte mũno.

He bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ, arĩmi nĩmakoragwo mawĩkĩrĩire mũno magakorwo makĩgunĩka naguo. Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũcui harĩa andũ aya mahana tarĩ kũrora maratũrora. Ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno kũrĩ andũ. Harĩ bata mũno kũwĩka, nĩgũkorwo andũ nĩmarakorwo makĩgunĩka mũno rĩrĩa makorwo makĩendia matumbĩ nĩ marakorwo makĩona mbeca, ona magakorwo makĩrĩa matumbĩ macio magakorwo makĩmateithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩma, magakorwo magĩthondeka ciaga, kũrĩa makoragwo makĩrerera ngũkũ ciao thĩinĩ wa ciaga icio, na magakorwo mathondekete nyũmba ĩmwe ya igũrũ na ĩmwe ya thĩ, kũrĩ iria ikoragwo igĩthiĩ gũkoma na thĩinĩ wa ciaga icio, nĩ makoragwo magĩcirekereria kũu igakorwo ikĩrĩa rĩrĩa maciĩkĩrĩra irio, na nĩ makoragwo ona magĩcirekereria igakorwo igĩthiĩ kwĩharĩra iria itarĩ nyingĩ.

Ũndũ ũyũ timũritũ mũno kũwĩka, nĩgũkorwo mũndũ anjagia na tũgũkũ tũnini, kũrĩa akoragwo agĩthondekera kĩaga gĩagũcirerera, onagũkorwo agĩcirĩithĩria. Rĩrĩa akorwo agĩthondeka kĩaga kĩu, nĩakoragwo agĩciethera mĩharatĩ ya gwĩkĩrĩra irio, kũrĩa akoragwo agĩcihe irio, na ciakorwo citarĩ nyingĩ, andũ nĩmakoragwo magĩcirekereria thĩinĩ wa nja kwao, igakorwo ikĩrĩa, na igakorwo ciĩna afya njega.

Bata nĩũkorwo wĩna ũmenyo nĩkĩĩ ũreka. Rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ, na gũtirĩ kĩndũ ũkoragwo ũgĩbatara mũno indo nyingĩ, bata nĩũkorwo ũthondekete kĩaga gĩaku, kũrĩa ũkoragwo ũkĩrĩithĩria ngũkũ ciaku, na rĩrĩa wona ngũkũ yakinya gũthũkia matumbĩ, onakana kũhũra iria ingĩ, mũndũ nĩamĩnyitaga akamĩrenga mũkanye, ndĩgakorwo ĩkĩrĩa matumbĩ kana gũthũkia kũhũra ngũkũ iria ingĩ.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩmakoretwo mawĩkĩrĩire mũno igũrũ kũrĩa makoragwo makĩigĩra ngũkũ matumbĩ ho, magakorwo mathondekeire handũ ona akorwo nĩ kĩraĩ, agakorwo agĩĩkĩra nyeki, agakorwo akĩmĩigĩra matumbĩ ho, ĩgakorwo ĩgĩkomerera, ĩgakorwo ĩgĩtũra tũcũi.Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ makoragwo mathondekete kĩaga, magakorwo macithondekeire kũu, makaiga maraĩ magacoka magekĩra manyeki kũrĩa ikoragwo igĩkomera matumbĩ.

Ĩĩ hebata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ. Ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ, andũ nĩ makoretwo makĩrĩithia ngũkũ mũno na magakorwo makĩgunĩka mũno nacio nĩgũkorwo nĩ irakorwo irĩ na ũguni mũno nĩ gũkorwo makĩrĩithia ngũkũ ici, nĩ makoragwo makĩendia matumbĩ macio makahota gũkorwo makĩona mbeca ona makahota gũkorwo makĩrĩa matumbĩ mau makamateithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ ona makendia ngũkũ ciĩ ta nyama kũrĩa makoragwo makĩona mbeca.

Bata nĩũkorwo wĩna mũcere waku, harĩa ũkoragwo ũgĩthambia mũcere, warĩkia gũthambia mũcere waku, nĩũhagĩraga maaĩ, maaĩ harĩa ũrekaga magatherũka. Ũgakorwo wĩkĩrĩte maaĩ mau maku gacumbĩ, kana tũmaguta tũnini, onakana matunda maya ma kokonati mũndũ nĩathĩaga, ũgakorwo ũgĩkĩra mũtutu ũcio wa hwaiti kuo nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũgĩkĩra mũcere waku kũrĩa maaĩ-inĩ, watherũka ũkaruta, nĩũkoragwo wĩ na cama mũno.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona thĩinĩ wa mbica, nĩgĩkoragwo kĩna bata mũno, thĩinĩ wa mambura-inĩ ma omũthenya omũthenya, nĩgũkorwo rĩrĩa wakorwo ũkĩruga irio, nĩwongagĩrĩra indo icic thĩinĩ wa irio, nĩgetha cikorwo ciĩna mũcamo mwega, na ikorwo ikĩnunga wega, ona ikorwo ikĩendeka mũno nĩ andũ. Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretwo gĩtaithĩrĩirie mũno mambura-inĩ maitũ ma omũthenya omũthenya, nĩgũkorwo rĩrĩa twaharĩria irio, twakorwo tũkĩruga na indo ici, cikoragwo cigĩcamia irio wega.

Bata nĩũkorwo wĩ na mũtu waku wa ngano, kũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩra maaĩ mahehu kana mararu, ũgakorwo ũgĩkĩra mũtu waku hau, ũgakorwo ũkiurugugithania na ũgakorwo ũkĩũkima, warĩkia kũiguithana, nĩũkoragwo ũgĩthiĩ handũ metha-inĩ, kana gatĩ karĩa gagũkandĩra, ũgakorwo ũgĩkandĩra ho ũkĩhakaga maguta, nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũkĩruga capo icio, itigakorwo ikĩũma kana ikorwo ikĩaga kũrĩka, ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa mambura maitũ.

Haha ndĩrona tarĩ nyama iharĩirio wega. Rĩrĩa mũndũ akoragwo akĩharĩria nyama ta ici, nĩ ũkoragwo ũgĩkaranga wega na tũnyanya na indo irĩa ciakuongerera cama, kũrĩa ũkoragwo ũkĩharĩria na ũgakorwo wĩkĩrĩte maaĩ. No ũkorwo ũkĩrĩanĩria nyama ici ciaku na ngima, na kana cabaci, kana mũcere, nĩ tondũ nĩ ikoragwo ciĩna cama mũno na nĩ ikoragwo ona igĩteithia mũndũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, rĩrĩa ũrakorwo ũgĩcirĩa.

Irio ici citikoragwo mĩharĩrĩrie mĩingĩ, ũthambagia nyeni ici harĩa ũkoragwo ũgĩcitinangia tũnini tũnini, rĩrĩa wakorwo ũgĩcitinangia tũnini tũnini thĩinĩ wa mbakũri yaku kando, nĩũkoragwo ũgĩkĩra macini-inĩ ĩrĩa ya gũthĩa matunda, ĩrĩa ya gũthĩa njuici, na waciĩkĩra hau ũgakorwo ũgĩthĩa, na warĩkia gũthĩa, nĩũkoragwo ũkĩonoria thĩinĩ wa gĩkombe kana mbakũri-inĩ yaku, ũgakorwo ũkĩrĩa o kanini kanini, na igakorwo igĩgũteithia thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona taarĩ matumbĩ marĩa ma gũtherũkio. Harĩa ũkoragwo ũgĩkĩra maaĩ thĩinĩ wa thaburi. Maaĩ Mau wekĩra, ũgekĩra matumbĩ maku ho, ũkareka matherũke. Marĩkia gũtherũka, nĩũkoragwo ũkĩrora na gĩciko, ũkaringaringa ũkona kana nĩihĩu na akorũo magũkorwo me mahĩũ nĩũnũraga makorogoca, ũgakorwo ũgĩkĩra thĩiniĩ wa bakũri matumbĩ maku kũrĩa ũkoragwo matũmbĩ maya ũgĩkĩra cumbĩ na nĩ ũkoragwo ũthondekeire kachumbari kando ũkarĩaniria.

Haha ndĩrona tarĩ mũndũ anyitĩte irio na thani, ndĩrona tarĩ nyama. Mũndũ ũyũ aroneka anyitĩte irio ici, arenda gwĩkĩra thĩinĩ wa macini-inĩ ĩno, kũrĩa macini ĩno ĩkoragwo ĩgĩtaithĩrĩria mũndũ rĩrĩa ũrenda kũhiũhia irio ciaku naihenya, nĩgũkorwo ĩhiũhagia na ndagĩka nginya fifteen , cigakorwo ihiũhĩte, gũkĩra rĩrĩa ũrahiũhia na ngaci, ngaci nĩikaraga mũno ĩngĩkahiũhia kĩndũ, kĩngĩkanyita mwaki, no macini ĩno nĩ ĩhiũhagia naihenya.

Irio ici itirĩ mĩharĩrĩrie mĩingĩ mũno kana moritũ maingĩ, bata nĩ gũkorwo ũhagĩrĩte maĩ maku, kũrĩa ũkoragwo wareka matherũke, nĩũkoragwo ũkĩruga ngima ,ũgekĩra mũtu ũkaruga ngima. Yarĩkia kũhĩa, ũgakorwo ũigĩte handũ kando ũgacoka ũgekĩra thamaki yaku kũrĩa wambaga kũmĩkũrũra na kũruta nyama cianda, ũgacoka ũkamĩthambia ũkamĩikia maguta-inĩ. Yarĩkia kũhĩa ũkamĩihũra na kacumbarĩ gaku na tũnyeni kando ũkarĩa.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ĩroneka mũtumia aikarĩte thĩ, na aroneka tarĩ kũihũra araihũra, kũrĩa kũroneka kwĩna irio nyingĩ cigĩrĩirwo thĩinĩ wa metha ĩno, nangĩ thutha wake maroneka makĩrĩa, kũroneka tarĩ kĩndũ kuuma nakĩo, ta cerehe, kana gũkũngũĩra kĩndũ, kũrĩa maroneka tarĩ kũrĩanĩra mararĩanĩra hamwe, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩkenia mũno mũndũ, rĩrĩa mũrarĩanĩra irio hamwe nĩ ikoragwo na cama.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũtumia aikarĩte thĩ agĩkera matharũ, na haha kando nĩaigĩte nyanya. Aroneka tarĩ thoko arĩ, tarĩ kwendia arendia indo ici. Rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, nĩwanogetie mũno nĩgũkorwo warĩ na mĩnoga, ona nĩgũkorwo nginya kahiũ karĩ kogĩ, rĩrĩa ndathire gũkera matharũ mau, nĩndakorirwo ngĩtema kara nĩgũkorwo kahiũ kau karĩ kogĩ. Mathĩna marĩa mũndũ akoragwo akĩgerera rĩrĩa arakera nyeni, nĩgwĩtemanga.

Thĩiniĩ wa mbica kũroneka andũ makenete mũno makĩrĩa, kũrĩa amwe manyitĩte nyama makĩrĩaga. Kũroneka makenete mũno tarĩ kĩndũ mauma gũkũngũĩra, kana kuuma na sherehe kũndũ, makorwo makĩrĩanĩra irio hamwe. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna bata mũno nĩ kũrĩanĩra kĩndũ hamwe, nĩgĩkoragwo na kĩrĩ na cama. Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ makĩria manyitĩte thani ciao ndune kũrĩa maroneka makenete mũno.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrĩrie mĩingĩ, nĩgũkorwo bata nĩũgakorwo wĩna nyama ciaku cia ngũkũ ithĩnjĩtwo wega, na ikarutwo nyama cia nda, nyama iria itangĩrĩo, nĩũkoragwo ũgĩcithambuia, ũgakorwo ũgĩcikia thĩinĩ wa maguta-inĩ, rĩrĩa wakorwo ũgĩcikia thĩnĩ wa maguta, ũkareka ihĩe, kana ona ũgakorwo ũkĩhũthĩra makara, kũrĩa ũkoragwo ũkĩhĩhia ũkĩhũthĩra makara, na nyama ici cia ngũkũ noũkoragwo ũgĩcikaranga ũkarĩa taciĩngarange.

Mũndũ ũyũ aroneka ta arĩ kũnora aranora kahiũ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna mũnoga mũno, nĩgũkorwo akinyaga kanyamũ gaka, agakorwo akĩhiũria, nĩ getha ahote gũkorwo akĩnora kahiũ gaka. Maũndũ marĩa ingĩenda ma kũagĩrithia ni technology ingĩ ĩngĩuka andũ aya makorwo makĩhuthĩra technology matarakorwo makĩhũthĩra hinya wao kũhiũria kĩndũ. No ĩkorwo ĩgĩũka kũguna nĩgũkorwo matingĩkorwo makĩnoga.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia anyitĩte thaburia harĩa ahana tarĩ kũruga araruga mũkimo, tarĩ gũkima arakima. Bata nĩ ũkorwo wĩna waru ciaku, harĩa ũkoragwo ũkĩharĩria waru ciaku ũgacithiga, ũgakorwo ũgĩcithambia ũgakorwo ũgĩciĩkĩra thĩiniĩ wa thaburia. Wakorwo ũgĩkĩra thĩiniĩ wa thaburia nĩũkoragwo ũgĩkĩra nyeni na gĩtheri gĩaku, ũkareka ihĩe, ciarĩkia kũhĩa nĩho ũkoragwo ũkĩnyita mũiko waku ũgakorwo ũgĩkima, warĩkia gũkima waiguana ũkaihũra.

Irio ici ndĩrona haha harĩa arĩ nĩ nyama; nyama ici cia kũhĩhio na makara nĩikoragwo ciĩ na cama mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa ciahĩhio ũũ ikoragwo iniarithĩtio biu, harĩa ũkoragwo ũkĩrĩanĩria na ngima nyama ici, na ũgakorwo ona no ũrĩanĩrie nginya na mũkimo nĩgũkorwo nĩikoragwo ciĩ na cama mũno, na gũtirĩ kĩndũ ũtangĩrĩanĩria nakĩo, tiga o mucere. Mũno irĩanagĩrio na ngima.

Bata nĩũkorwo wĩna mũtu waku wa ngano. Kũrĩa ũkoragwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa thaburi, ũgakorogithania, na ũkorwo ũkĩongerera iria ũngĩenda na ũgekĩra matumbĩ. Warĩkia gũkorocania mũtu waku waiguana, ũgakorwo ũkĩigĩrĩra rũgĩo, ũgakorwo ũkĩanjia kũruga mĩkorogo yaku. Rĩrĩa warĩkia gũkorwo ũkĩruga mĩkorogo ĩno , nĩkoragwo ĩna cama mũno rĩrĩa ũrarĩanĩria na chai, andũ nĩmarokagĩra kĩroko ona makaigua wega makĩrĩanĩria na chai.

Irio ici ciendaga ũkorwo warĩkia gũtherũkia thĩinĩ wa thaburia-inĩ, ciarĩkia kũhĩa hĩa, nĩũteng'ũraga ũkaiga thĩ, ũkareka ihorahore. Ũgakorwo ũgĩkĩra maaĩ mahehu, nĩgetha itigakorwo ikĩnyitana, nacio warĩkia gũciruta thĩinĩ wa maaĩ macio, nĩũkoragwo ũgĩkaranga gĩtũngũrũ na nyanya, kana ũkongerera kĩrĩa ũkuongerera gĩa gũcamia irio icio wega, nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩa, nĩikoragwo ikĩrĩo na hũma naigakorwo ciĩnacama mũno rĩrĩa ũrarĩa.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona matunda maya ma mberĩ gũkũ kũrĩa andũ marakorwo makĩrĩa magĩkĩraga thĩiniĩ wa cokorĩti-nĩ, ĩno ĩthondeketwo haha. No ũkorwo ũkĩrĩa matunda maya na njĩra ĩno na noũkorwo ũkĩmathĩa,, ũgakorwo ũgĩtinangia tũnini tũnini, ũgakorwo ũgĩkĩra macini-nĩ ĩrĩa ya gũthĩa matunda. Rĩrĩa warĩkia gũthĩa, ũgakorwo ũkĩmanyua meta njuici ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna cama mũno.

Bata nĩ ũkorwo ũru, ũru, ũrutĩte nyama iria itangĩrĩka, na ũgakorwo ũkũrũtĩte ngũcĩ, kũrĩa ũkoragwo ũkĩ, ũgĩkaranga gĩtũngũrũ na ũgekĩra nyanya, warĩkia gũkaranga wekĩra nyanya na hoho ciaku kana ndania, nĩ ũkoragwo ũgĩkĩra thamaki ciaku ho, warĩkia gũkorwo ũgĩkĩra thamaki ciaku ho ũgakaranga, ũgacoka ũgekĩra tũmaaĩ tũnini nĩgetha ikorwo ikĩhĩa. Ciarĩkia kũhĩa ũkaihũra na ngima ũkarĩa.

Irio ici itirĩ mĩharĩrĩrie mĩingĩ, nĩgũkorwo bata nĩ ũkorwo ũthambĩtie matunda maku, kũrĩa ũkoragwo ũkĩmoa, ũkaruta makoni, ũgakorwo ũgĩtinangĩria thĩiniĩ wa mbakũri-inĩ, harĩa ũkoragwo ũgĩtinia tũnini tũnini, rĩrĩa warĩkia gũtinia, nĩũkoragwo ũgĩciĩkĩra thĩiniĩ wa macini-inĩ, macini ĩrĩa ya gũthĩa matunda, ũgakorwo waciĩkĩra hau, ũkanjia gũthĩa, warĩkia gũthĩa, ũgakorwo ũkĩihĩra thĩinĩ wa ngirathi, ũgekĩra straw ũgakorwo ũkĩanjia kũnyua.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno kũharĩrĩa nĩ gũkorwo bata nĩ ũkorwo wĩ na karati ciaku, ndania ona hoho kana itũngũrũ cia mahuti, na itũngũrũ cia caumu na njinja. Kũrĩ andũ makoragwo makĩharĩrĩria ũgathambia wega ũgatinangĩria thĩiniĩ wa thaburia, ũgacoka ũgakorwo ũgĩkaranga na gĩtũngũrũ kĩa ngwaci, warĩkia gũkaranga ũgekĩra indo irĩa ciaku hau, ũgacoka ũgekĩra maĩ kũrĩa ũkoragwo ũkĩreka matherũke, marĩkia gũtherũka wahĩa ũkanyua ta thubu.

Irio ici nĩgetha ũharĩrĩrie itirĩ mĩharĩrĩrie mĩingĩ. Okorwo nĩ kũharĩrĩria ũgakorwo ũthithĩte waru ciaku, ũgatherũkia. Ciarĩkia gũtherũka, nĩũkoragwo ũgĩciruta ndũkareke ihĩe mũno ikue, ũgaciruta, ũgakorwo ũringĩtie mũtu waku kando na matumbĩ, kũrĩa ũkoragwo o na no wĩkĩre ndania, ũgakorwo ũgĩtobokia waru ciaku hau, ũgakorwo ũgĩciruta hau ũgĩkĩraga magũta-inĩ, ciarĩkia kũhia ũkaihũra, ũgekĩra cumbi ũkaihũra ũkarĩa.

Irio ici nĩ ikoragwo ciĩna cama mũno, nĩ gũkorwo rĩrĩa wakorwo ũgĩkaranga wambaga ũkareka nyama yaku ĩhĩe kando, yarĩkia kũhĩa, ũgakorwo ũgĩtinangia gĩtũngũrũ thĩinĩ wa thaburia, ũkareka gĩtũngũrũ kĩhĩe, kĩarĩkia kũhĩa ũgakorwo ũgĩĩkĩra nyama ciaku ho, rĩrĩa wakorwo ũgĩĩkĩra nyama ciaku ũgatukania na mũcere ũkanjia kũruga, ciarĩkia kũhĩa, nĩũkoragwo ũkĩihũra ukanjia kũrĩa, no ũkorwo ũthondekeire stew ĩngĩ kando ũkarĩanĩria.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩna ũritũ kũwĩka, bata nĩũkorwo wĩna mũtu waku wa ngano, kũrĩa ũkoragwo ũthondekete matumbĩ maku kando, ũgacoka ũgakorwo wĩna mburumbandi na ndimũ, kũrĩa ũkimaga mburumbandi nginya ĩgakua biũ, na cukari. Ũgacoka ũgakorwo ũgĩkima mũtu waku na matumbĩ, ũkareka wũiguane nginya ũrekanie, ũgacoka ũgekĩra ndimũ ciaku, ũgacoka ũkarĩkia gwĩkĩra thĩinĩ wa nyamũ ta ĩno, ũgakorwo ũgĩgĩeterera ihĩe.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrĩrie mĩingi, nĩ gũkĩamba wambaga gũkorwo ũgĩthambia, ũgacoka ũgatinangia gĩtũngũrũ gĩaku kando, ũgakorwo ũgĩtinangia gĩtũngũrũ gĩaku, ũgakorwo ũgĩkaranga. Kĩarĩkia kũhĩa, ũgekĩra nyanya ciaku na ũgekĩra indo ta ginger kana saumu ũgakorwo ũkĩongerera cikorwo ciĩ na mũcamo mwega. Rĩrĩa ciakorwo ikĩhĩa, ũkaihũra ũgakorwo ũkĩrĩa. Cikoragwo cirĩ thaka mũno.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrĩrie mĩingĩ, bata nĩũkorwo wĩna matumbĩ maku. Wĩna matumbĩ maku, nĩũkoragwo ũkĩgũthĩra itumbĩ rĩaku mbakũri-inĩ ĩngĩ kando, harĩa ũkoragwo ũgĩkĩra cumbĩ, ũgakorogocania, nginya rĩgakorwo rĩkĩrekania kamwe kamwe, ũgacoka ũkaigĩrĩra rũgĩo, waigĩrĩra rũgĩo ũgekĩra maguta, ũgaitĩrĩra itumbĩ rĩaku ho, ũkareka rĩhĩe, rĩahĩa ũkaihũra ũkarĩa.

Irio ici nĩigĩkoragwo ciĩ na cama mũno nĩgũkorwo ũkoragwo uciũmagarithĩtie thĩ-inĩ wa maguta kũrĩa ũkoragwo ugĩikia itũngũrũ thĩ-inĩ wa maguta ikomagara ũũ, ona indo ta nyanya. Ona mboga icio ndĩrona haha ũgakorwo ũgĩciumithia na maguta. Ciarĩkia kũmithio na maguta, nĩũkoragwo ũkĩihũra thĩi-inĩ wa thani, kũrĩa ũhũthagĩra hũma kana kahiũ nĩ ũndũ wa gũtinia ũgakorwo ũkĩrĩa.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrutaga wĩra wa bata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre witũ o wa mũthenya o mũthenya nĩ gũkorwo irio itingĩhota kũrĩka itarĩ ngarange. No nginya tũhũthĩre maguta nĩgetha okorwo ũgĩkaranga na nĩgetha cikorwo ciĩ na cama na mũcamo mwega. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩgĩteithĩrĩria nginya mĩrugĩre ya cabaci. Rĩrĩa ũraruga cabaci nĩ ũkoragwo ũkĩhũthĩra maguta nĩ getha ikorwo irĩ hũthũ na ikĩrekania ona ũkorwo ũkĩhota gũciruga.

Ũharagĩria irio ici nĩ ũthithaga waru, na warĩkia gũthitha waru ũgakorwo ũgĩcithambia, ũgakorwo ũgĩcitherũkia thĩinĩ wa thaburia, ciarĩkia gũkorwo igĩtherũka nĩũkoragwo ũgĩciĩkĩra kando, harĩa ũkoragwo ũgĩcikimakima nginya igakorwo irĩ, ikuĩte ciothe, na warĩkia gũkorwo ũgĩcikima nĩ, nĩ wũitagĩrĩra kĩrĩa ũkwenda kuongerera thĩinĩ wacio, nĩgetha ikorwo ciĩna cama mũno makĩria, rĩrĩa ũrakorwo ũkĩihũra na ũrakorwo ũkĩrĩa.

Harĩbata gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩithia ũyũ wa ngũrũe, nĩũkoretwo wĩna kĩguni mũno Kũrĩ arĩmi, nĩgũkorwo arĩmi nĩmarakorwo makĩgunĩka mũno, magakorwo magĩciendia ciĩta nyama, na magakorwo makĩona mbeca kumana nacio. Ngũrũe itirĩ wĩra mũingĩ, bata noũkorwo ũgĩcirora wega, ũkorwo ũgĩcihe irio ciakũhũna, na ũkorwo ũgĩthingatithia ũrĩmi ũyũ wa ngũrũe, nĩgũkorwo nĩũkoretwo wĩnakĩguni mũno, kũrĩ arĩmi, magakorwo makĩgunĩka nacio.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgetha gĩtigathũke naihenya, gĩikagio thĩinĩ wa macini ĩrĩa ya kũgiria irio itigathũke naihenya, ũgakorwo ũkĩruga iria ũrarĩa, na iria ũtararĩa ũgakorwo ũgĩcibanga wega thĩinĩ wa maratathi ta maya, ũgakorwo ũgĩciĩkĩraga thĩinĩ wa tũndici, onakana thĩinĩ wa tũmaratathi, ũgakorwo ũgĩikia thĩinĩ wa macini-inĩ ĩyo, nĩgetha itigakorwo igĩthũka, ũgagĩkorwo ũcimenyereire rĩrĩa waikia thĩiniĩ wa macini ĩyo.

Rĩrĩa ndona mũndũ ũyũ, ndĩreciria ũrĩithia wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo wĩna kĩguni thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩ makoretwo makĩrĩma mahiũ mũno, na magakorwo makĩgunĩka, nĩ gũkorwo nĩ marakorwo makĩona iriia, ona makahota gũkorwo magĩtwara kwendia makona mbeca, rĩrĩ ndona ũũ ndĩreciria, ũrĩmi wa mahiũ maingĩ kũrĩa arĩmi makoragwo makĩoha ng'ombe, thĩinĩ wa gĩcegũ kĩnene, magakorwo mathondekeire weni-inĩ, magakorwo magĩcirekereria ikahota gũkorwo ikĩyarĩra.

Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kũrĩa andũ makoragwo magĩcokanĩrĩria matumbĩ, magakorwo magĩciĩkĩra thĩinĩ wa turee ici, namarĩkia gũciĩkĩra thĩinĩ wa turee ici, nĩmakoragwo makĩoha mũno, nĩgetha kũgirĩrĩria matigakorwo magĩkua, na matigakorwo magĩthiĩ hathara rĩrĩa marakorwo magĩtwarwo thĩinĩ wa thoko, makoragwo makĩmoha ũũ na ũbacĩrĩru, nĩgetha matigakorwo magĩkuanga kana makorwo magĩthiĩ hathara.

Rĩrĩa ndona ũũ nyonaga ũigithia, ũrĩa arĩmi mabatiĩ gukorwo makĩigithia, ni getha makorwo makĩgunĩka. Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ngonaga ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmenyerera rĩrĩa twakorwo tũkĩgetha magetha maitũ, ona tũkĩhũthĩra mbeca, ni mabatiĩ gũkorwo makĩigithagia gacunjĩ kanini thĩ-inĩ wa nyũmba ici ni getha magakorwo makĩgunĩka thĩini wa mũtũrĩre ũcio ũroka.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona ng'ondu, harĩa ihana tarĩ gwĩkĩrwo ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa ngari, kũrĩa ihana tarĩ gũtwarwo iratwarwo nĩgetha ihote gũkorwo igĩthiĩ kũrĩithĩrio kũndũ kũngĩ, ironeka tarĩ gũtwarwo iratwarwo, kana hihi igakorwo igĩtwarwo thĩinĩ wa thoko, kũrĩa ithiaga kwendio, cigakorwo cikĩendio ciĩta nyama arĩmi magakorwo makĩgunĩka, nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩona mbeca rĩrĩa maciendia.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo rĩrĩa twakorwo tũgĩka ũndũ ũyũ, nĩtũkoragwo tũkĩgirĩrĩria irio citũ gũthũka. Rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩrĩma, nĩakoragwo akĩgetha, na arĩ kũgetha, nĩatwaraga indo ciake imwe thoko, agakorwo akĩendia nĩgetha akorwo akĩona mbeca, kũrĩa ona agiragĩrĩria indo ciake gũkorwo igĩthũkanga mũno, nĩgũkorwo ndangĩhota gũkorwo akĩrĩa ciothe, nonginya akorwo agĩtwara biacara-inĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩreciria ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũgĩthingatithia mũno ũtheru nĩ getha tũkorwo tũkĩrigĩrĩria indo ta ici ta nyenje gũkorwo cikĩingĩha mũno thĩiniĩ wa nyũmba na citigakorwo ikĩhota gũciarana mũno. Tũbatiĩ gũkorwo tũgĩthambagia, tũgakorwo tũkĩgacĩrithia ũtheru ona tũgakorwo tũkĩhũra mũno ndawa nĩ getha tũgakorwo tũkĩnina mũno indo ta ici ta tũtambi ta tũtũ nĩ getha citigakoragwo cikĩingĩha mũno thĩiniĩ wa nyũmba.

Bata nĩũkorwo wĩna matumbĩ, nĩũkoragwo ũgĩikia thĩ-inĩ wa macini-inĩ ĩno. Na nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũmenyo nĩundũ nĩ yendaga ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmĩtheti, ni getha ĩkorwo ĩkĩhũthĩka na gũtũra tũcui, kũrĩa tũcui tũkoragwo tũgĩtũrĩka na ihenya. Na rĩrĩa twakorwo tũkĩrĩkia gũtũrĩka, nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũmenyo wa gũkorwo ũkĩeheria marĩa matumbĩ matũrĩka, nĩ getha ũkorwo ũkĩeheria njui ici.

Ũyũ ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa mbata, kũrĩa makoretwo makĩrĩma. Mbata nĩikoretwo ciĩna kĩguni mũno thĩini wa rũrĩrĩ rwitu, na thĩinĩ wa ũrĩmi; nĩgũkorwo ũrĩmi-inĩ andũ nĩmakoretwo makĩrĩmithia mbata kũrĩa makoragwo magĩcitera mahuti, cigakorwo ikĩrĩa. Ona magakorwo magĩcirora wega, nĩgũkorwo nĩirakorwo ciĩ na kĩguni mũno, ona magakorwo makĩgunĩka. Na rĩrĩa weka ũrĩithia ũyũ wa mbata, mbata nĩĩrĩaga nginya ciĩ ta nyama.

Mũthemba ũrĩa nyendete wa kĩndũ gĩkĩ, nĩ ndengũ iria, ndengũ iria nĩ ndĩrona thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno, nĩ ikoragwo igĩtherũkio, ciarĩkia kũhĩa, nĩ ũkoragwo ũgĩcikaranga kando na tũnyanya, ona ũgakorwo ũkĩongerera tũindo tũrĩa ũkwongerera nĩgetha ikorwo igĩcama wega. No ũrĩanĩrie na mũcere nginya kando, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna cama mũno, ona njũgũ, njũgũ nacio nĩ ikoragwo ciĩ na cama ũrĩ gũkorwo ũgĩcihĩhia, nĩ ikoragwo ciĩ na cama rĩrĩa ũrarĩa.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno ndĩreciria njui, njui cia nganga, nĩ tondũ andũ nĩ mekĩrĩire mũno ũrĩithia wa nganga, andũ nĩ makoragwo makĩrĩithia nganga ta ũrĩa makoragwo makĩrĩithia ngũkũ, na nĩ makoragwo magĩcirora o ta ũrĩa makoragwo makĩrora ngũkũ, nganga o nacio nĩ cikoragwo cirĩ na kĩguni mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi, nĩ gũkorwo nĩ makoragwo magĩciendia, ona magakorwo makĩgunĩka rĩrĩa mendia, nĩgũkorwo nĩ makoragwo makĩona mbeca na nĩ marĩaga matumbĩ macio.

Rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona haha mũirĩtu gĩkabu, kĩrĩa kĩroneka ta kĩihũire indo cia kũrĩa indo cia mũgũnda, kĩroneka kĩhũire indo fresh kũrĩa aroneka anyitĩrĩire, na rita rĩakwa rĩa mbere nĩ ndekire ũndũ ũyũ, nĩ gwĩtia ndetĩtie ngĩreherwo nginya kũrĩa ndaikara, nĩgũkorwo nĩ marehaga naihenya rĩrĩa wathiĩ thĩiniĩ wa nenda-inĩ wetia kĩndũ.

Haha ndĩrona mũthuri, anyitĩte mbũri, harĩa ahana tarĩ kũmĩkama arakama, na ĩroneka ĩhingĩrĩtwo handũ, harĩa haroneka tarĩ gũkamwo harakamwo. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, mbũri ndĩtindaga ĩkĩhingĩrwo handũ ta ng'ombe, ti taũrĩa ng'ombe ĩhingagĩrwo thĩinĩ wa njoku, ĩgacoka ĩkohwo magũrũ ma thutha, mbũri nĩ ĩkamagwo ona ũrũgamĩte ho, ũgakorwo ũkĩanĩrĩria thĩinĩ wa kamũkebe gaku, tondũ ndĩkoragwo ĩgĩtanga ta ng'ombe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda-inĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, arĩmi nĩ mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe, ũrĩmi ũyũ wa mahiũ nĩ ũkoretwo mũno wĩna kĩguni, rĩrĩa andũ marakorwo makĩrĩithia ng'ombe, makoragwo makĩrĩithia ciĩ ng'ombe nyingĩ, cigakorwo cikĩ maguna thĩinĩ wa mũtũrĩre wao wa o mũthenya o mũthenya, ũndũ ũyũ nĩ ũthiĩte ũcenjetie mũno na mahinda, nĩgũkorwo tene twakamaga ũũ, tũgakorwo tũkĩoha ng'ombe magũrũ ma thutha, igakorwo ĩgĩkamwo thĩinĩ wa njoki, thikũ ici andũ nĩ mahũthagĩra nginya macini magĩkama ng'ombe.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ndĩrona ũrĩithia wa mahiũ. Ũrĩithia ũyũ wa mahiũ nĩũkoretwo wĩ na kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo andũ nĩmakoretwo makĩrĩithia mũno mahiũ, kũrĩa marakorwo makĩgunĩka mũno namo. Kũrĩ makoragwo makĩrĩithia ndume ta ici, ndume ici nĩirĩithagio, igakorwo ikĩendio ciĩta nyama, kũrĩa arĩmi makoragwo makĩgunĩka, nĩgũkorwo rĩrĩa mendia, rũwa rwacio rũtitegwo, rũhũthĩkaga rũgathondeka ndarama, na indo ta mbagi kana iratũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩmi ũyũ wa mahiũ, harĩa makoragwo makĩrĩithia ng'ombe, nĩ makoragwo magĩcituĩra, ona kana magĩcitwara thĩinĩ wa rũru, kũrĩa mathiaga magakorwo magĩcirĩithia, cikahota gũkorwo cikĩharĩra. Magakorwo magĩcituĩra hwainĩ na magakorwa magĩĩkĩrĩra mahuti thiĩnĩ wa maĩharatĩ, ng'ombe ikahota gũkorwo ikĩrĩa na ikahota gũkorwo ciĩna riri na ciĩ na hinya, ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno nĩ gũkorwo nĩ cikoretwo cikĩguna mũno.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ũrĩithia wa ngũrũwe, arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩithia ũyũ wa ngũrũwe, nĩgũkorwo ngũrũwe nĩ cikoretwo cikĩmaguna mũno, kũrĩa makoragwo makĩendia makona mbeca, ona magakorwo magĩcirĩa ciĩ ta nyama. Nyama cia ngũrũwe nĩ cikoragwo cigĩteithia mũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ, kũrĩa akoragwo akĩrĩa na nĩ ikoragwo cirĩ hũthũ mũno ona ũkĩrĩa, ona maguta macio, kũrĩa andũ makoragwo makĩruta maguta macio, makauma kĩhonia thĩna wa gĩthũri.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ arĩ nduthi igũrũ, harĩa ahana tarĩ gũtwara aratwara. Na nĩ aroneka akuĩte makũnia maingĩ, harĩa makũnia maya maroneka maiyũire thibinaci na matharũ, kũrĩa andũ makoragwo magĩthiĩ gũtwara thĩ-inĩ wa thoko, magakĩhota gũkorwo makĩendia, makahota gũkorwo makĩona mbeca. Aroneka ta arĩ hĩndĩ auma kũgĩra mĩgũnda-inĩ, nĩ getha ahote gũkorwo agĩtwara thĩ-ini wa thoko, nĩ getha ihote gũkorwo cigithiĩ kwendio, na cihote gũkorwo ikĩguna mũndũ.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, kũrĩa arĩmi a rũrĩrĩ rwakwa makoretwo makĩrĩma mboga, nĩ makoragwo makĩrĩma indo ta matharũ na thibinanji na makarĩma mboga, kũrĩa makoragwo makinya nĩ kũgetha, nĩ makoragwo magĩciĩkĩra thĩiniĩ wa makũnia, kũrĩa makoragwo magĩteithĩrĩrio nĩ ngari gũkorwo magĩciruta thĩiniĩ wa mĩgũnda na gũtwarĩrwo thoko. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno, nĩ gũkorwo rĩrĩa macitwara thoko itikoragwo igĩthũka nyingĩ.

Haha haroneka tarĩ mũndũ aikarĩte thĩ thĩinĩ wa mũgũnda, aroneka tarĩ thimũ arakorwo akĩĩrorera ehurũkĩire. Niĩ rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, nĩ tũthiĩte mũgũnda harĩa twakoretwo twakorirwo tũnogete mũno, ngĩgĩthiĩ kũhurũka thĩinĩ wa mũgũnda ngĩikara thĩ. Ngĩhurũkĩra ngĩroragĩra thimũ maũndũ marĩa marangenia thĩinĩ wa thimũ ndĩhurũkĩire, njetereire aruna akwa nĩgetha tũkorwo tũkĩinũkania nao.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa, arĩmi makoragwo makĩrĩithĩria ng'ombe ciao thĩiniĩ wa gĩcegũ, magakorwo macihingĩrĩte ona magakorwo magĩcirekereria rĩrĩa marakorwo makĩenda gũgĩthiĩ gũciendia thĩiniĩ wa thoki. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi wa ũrĩithia wa mahiũ, ũgakorwo ũkĩmaguna mũno o mũthenya nĩ gũkorwo nĩmakoragwo ona magĩkama makĩendia iria ona magakorwo makĩendia ng'ombe icio ciĩta nyama.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona andũ aingĩ, arĩa marũgamĩte, na angĩ haha manyitanĩire mũmera, ũrĩa maroneka ta arĩ kũhanda marahanda. Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona taarĩ ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona tarĩ kĩndũ kĩrakorwo gĩkĩhandwo ta mũtĩ, kana mũmera ũrakorwo ũkĩhandwo, manyitanĩire. Nĩ kĩndũ kĩroneka tarĩ kĩndũ kĩrakorwo gĩgĩkũngũĩrwo kana maracerehekea, kana gũthomithio ũhoro wa mũmera.

Ũndũ ũyũ wĩbata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩgũkorwo arĩmi nĩmekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mũgĩmbĩ na mũhĩa. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũtumia anyitĩte mũhĩa, mũgĩmbĩ, harĩa ahana ta arĩ kũgetha arenda gũkorwo akĩgetha. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ũndũ ũrĩa wa bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, nĩ ũrĩmi ũyũ wa mũgĩmbĩ, nĩgũkorwo marĩ kũrĩma mũgĩmbĩ, makoragwo makĩgetha magathiĩ kũmithia, na momithia, woma nĩmakoragwo magĩtwara thĩinĩ wa gĩthĩi kũrĩa mathĩaga, magathĩa mũtu wa ũcũrũ.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ arĩmi nĩ mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa thamaki, nĩgũkorwo thikũ ici andũ nĩ mahotaga gũkorwo makĩĩrĩmĩra thamaki ta ici, kũrĩa makoragwo makĩiriga na mesh wire, na marĩkia kũiriga na mesh wire, nĩ makoragwo ona kũrĩa igũru makĩgita, nĩ magitaga na neti nĩgetha gũtikagĩe kĩndũ gĩgũka gũkorwo gĩkĩruta thamaki ici thĩinĩ wa ithima-inĩ ici, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũcenjetie mũno na mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa, kũrĩa arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩithia ũyũ wa mahiũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩithia ng'ombe, ona magakorwo makĩrĩithia ng'ondu ona mbũri, kũrĩa makoragwo magĩcihingĩra thĩinĩ wa gĩceegũ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩcenjia na mahinda, nĩ tondũ nĩ makoragwo ona makĩaga mahuti magũkorwo magĩcihe, kũrĩa makoragwo magĩcirekereria cigathiĩ thĩinĩ wa rũru, cikahota gũkorwo cikĩharĩra, ona cigakorwo cirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona ng'ombe, kũrĩa ndĩrona mũtumia arũgamĩte. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ ũyũ nĩũkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno, kũrĩa arĩmi marakorwo makĩrĩithia mahiũ maya, marakorwo makĩhingĩra thĩiniĩ wa gĩcegũ, magakorwo magĩcituĩra. Ng'ombe ici nĩikoretwo ikĩguna mũno thĩiniĩ wa mĩtũrĩre itũ, nĩgũkorwo nĩtũkoragwo tũkĩnyua iria, kana tũgakorwo tũkĩendia iria. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ wĩkagwo na njĩra ya gũkorwo makĩhingĩra ng'ombe thĩiniĩ wa gĩcegũ, kana gũcitwara rũru.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona ũrĩithia wa ngũrũwe, ũrĩithia ũyũ wa ngũrũwe andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno, nĩgũkorwo nĩ marakorwo makĩrĩithia ngũrũwe, ta ici, na magakorwo magĩcirora mũno, na igakorwo ikĩmaguna mũtũrĩreinĩ wao wa o mũthenya o mũthenya. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ĩno tarĩ ngũrũwe yakorwo ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩrĩ na ciana, kũrĩa ciana ironeka tarĩ kuonga ironga nyina, nake nyina akomete haha ciana ikĩonga.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩgũkorwo arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire ũrĩithia wa ngondu, ngondu nĩ cikoretwo cina kĩguni mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa makorwo magĩcirĩithia makoragwo magĩcitwara thĩiniĩ wa thoko, kũrĩa mathiaga kwendia makendia cita nyama , na ikahota gũkorwo ikĩ maguna thĩiniĩ wa mũtũrĩre wao wa o mũthenya o mũthenya, ũrĩithia wa ngondu thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩmakoretwo makĩgunĩka naguo, nĩgũkorwo magakorwo makĩendia na magakorwo magĩcihe thĩiniĩ wa gĩcegũ.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩithia wa ng’ondu nĩũkoretũo wĩna kĩguni mũno kũrĩ arĩmi nĩgũkorũo nĩmakoretwo magĩcirĩithia na magakorwo makĩgunĩka na biacara ĩno ya ũrĩithia wa ng’ondu kũrĩa ngóndu nĩikoragũo cimerereirũo mũno nĩ maguoya magakorũo magĩcienja maguoya macio na maguoya macio matiteaga nĩgũkorũo nimakoragũo makĩgunĩka namo magakorũo magicokanĩrĩria handũ hamwe magakorũo magĩteithia na gũthondeka indo ingĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ũrĩithia wa ngũkũ, ngona ũrĩithia wa njui kana ũrĩithia wa nganga, kũrĩa andũ makoretwo mekĩrĩire nginya ũrĩithia ũyũ wa nganga mũno, nĩ makoragwo makĩĩrĩithĩria nganga ici, magakorwo makĩgunĩka, nĩ gũkorwo nĩ cikoragwo makĩendia ci ta nyama, ona magakorwo makioya matumbĩ macio, mũthemba ũyũ wa ũrĩithia wa ngũkũ ici nĩ ũkoretwo ũkĩguna mũno arĩmi, na arĩmi magakorwo makĩgunĩka na njĩra nene.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩithia mũno mbata ici, kũrĩa marakorwo makĩgunĩka mũno nacio, nĩgũkorwo nĩ makoragwo magĩthondeka kĩaga, kũrĩa makoragwo magĩcirĩithĩria thĩinĩ wa kĩaga kĩu, magakorwo magĩcihera irio thĩinĩ wa kĩaga kĩu, magakorwo mathondekeire mũharatĩ, magakorwo makĩrĩithia mbata hamwe ona ngũkũ itukanĩte, kũrĩa irakorwo ikĩguna mũno, arĩmi nĩ gũkorwo nĩmendagia nginya nyama cia mbata, ona makendia matumbĩ macio.

Ũrĩithia ũyũ wa mbata arĩmi nĩ makoretwo mawĩkĩrĩire mũno, kũrĩa arĩmi makoretwo makĩrĩithia mbata ici, iria ikoragwo ikĩmaguna mũno na nyama ona matumbĩ, ona igakorwo ikĩrangĩra mũciĩ, nĩ gũkorwo mbata ici nĩ ikoragwo cirĩ ndũrũ mũno, rĩrĩa andũ makuhĩrĩria kũingĩra thĩinĩ wa mũciĩ, nĩ ikoragwo ikĩmarĩa ikĩmaingata. Rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, ndathire kũnyita ĩgĩkorwo ĩkĩnyingatithia nĩgũkorwo nĩ ĩrũaga.

Thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩithia uyu wa mbũkũ, kũrĩa arĩmi marakorwo makĩrĩithia mbũkũ ici magakorwo makĩgunĩka, nĩgũkorwo nyama cia mbũkũ nĩikoragwo cirĩ thaka mũno, na nĩikoragwo ona ikĩhonia mĩrimu mĩingĩ. Rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩa nyama ici cia mbũkũ nĩikoragwo igĩgũteithĩrĩria ona thĩ-inĩ wa mwĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndekĩte ũndũ ũyũ rita riakwa rĩa mbere nĩwangenirie mũno nĩtondũ ndũrĩ mĩnoga. Bata no gũkorwo ũgĩtũtwĩra, ona ũgatũhe mahuti. Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ; nyama ici nĩirakorwo ĩgĩteithĩrĩria mũno andũ thĩ-ini wa mwĩrĩ.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa mbũkũ, mbũkũ itikoragwo wĩra mũingĩ, na mbũkũ nĩ ikoragwo cirĩ thaka mũno ona cirĩ thĩinĩ wa mũciĩ, nĩgũkorwo mbũkũ bata nĩ ũkorwo ũkĩrora wega, ona ũkorwo ũgĩcimenyerera, harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kũrĩa ũkoragwo ũkĩriithia mbũkũ, ũgakorwo ona ũkĩgunĩka na nyama cia cio, nĩgũkorwo nyama cia mbũkũ nĩ ikoragwo ona irĩ hũthũ mũno ona ikĩrĩo, nanĩ ikoragwo ona ikĩhonia mĩrimũ mĩingĩ rĩrĩa andũ makorwo magĩcirĩa.

ūndū ūyū ndūkoragwo wĩ mūritū mūno gwĩka nĩūkorwo ūthondekeire nyūmba mbūkū ciaku, ūgakorwo ūthondeke nyūmba wega, nyūmba njariĩ nĩgetha ikahota gūkorwo ona igĩceracera ikahota gũkorwo ikĩĩnogora. Na ūgakorwo ūgĩtūĩra mahuti kaingĩ kaingĩ nĩgūkorwo mbūkū nĩciendaga gūkorwo ikĩrorwo mūno na na ūmenyereri na ūbacĩrĩri ona ūgakorwo ūgĩcihe maĩ nĩgūkorwo ona mbūkū nĩnyuaga maĩ onacio nĩūkoragwo ūbatiĩ kūbataraga ogūkorwo ūgĩcirora kaingĩ kaingĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia anyitĩte kaana gake magĩthiĩ makenete mũno, na gũkũ ngona ng'ombe, iria ihana tarĩ kũrĩa irarĩa thĩiniĩ wa rũru wa rũru rweni-inĩ kũrĩa mahana ta rĩ rweni rũnene rwao, kũrĩa marakorwo magĩcirora, ona magakorwo maciohete na mĩkwa, itigakorwo igĩthiĩ mũno, kũrĩa maroneka tarĩ gũcirĩithia maracirĩithia magĩciroraga, nĩ aroneka akenete mũno, nĩgũkorwo nĩ kũrĩithia ararĩithia ng'ombe ciake.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũcenjetie mũno na mahinda thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ gitũ nĩ gũkorwo thikũ ici andũ matirĩmaga ũrĩa marĩmaga na macembe na theci, tene ihinda ritũ andũ nĩ makoragwo magĩthiĩ mũgũnda, magakorwo makĩrĩma na macembe na theci, no thikũ ici maũndũ nĩ marakorwo mathiĩte macenjetie mũno na mahinda, nĩgũkorwo thikũ ici andũ ona nĩ marĩmaga na matinga, makahũthĩra matinga makamarĩmĩra, ona makahota gũkorwo makĩhũthĩra matinga ona mĩhandĩre-inĩ makĩhanda.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ mekĩrĩire mũno ũrĩmi ũyũ wa mboga, kũrĩa makoragwo makĩrĩma mboga na makahota gũkorwo makĩgunĩka nacio nĩ gũkorwo nĩ makoragwo magĩcitwara thĩiniĩ wa thoko kũrĩa mathiaga kũendia magakorwo makiona mbeca. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ makoragwo makĩrĩmĩra mboga na macembe ona theci magakorwo magĩcokanĩrĩria tĩri thĩiniĩ wa mboga nĩ getha ĩkorwo ona ĩgĩciara mboga ndungu, kũrĩa macokaga magakorwo magĩitĩrĩria bataraitha kana thumu.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, kũrĩa arĩmi makoretwo makĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa ngũrwe. Na ngũrwe nĩikoretwo ciĩ na kĩguni mũno, ona igakorwo igĩkĩmaguna, nĩ gũkorwo nĩmarakorwo magĩcirĩithia, magaciendia ciĩ ta nyama, ona magakorwo makĩrĩa nyama cia cio, harĩa nyama cia cio cikoragwo ciĩ njega mũno, na igakorwo igĩteithĩrĩria thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Ona maguta macio, kũrĩa maguta macio mateithagia nginya mũndũ ena homa, nĩakoragwo akĩnyua maguta mau agakorwo agĩteithĩka, akĩhona rĩrĩa arwarĩte homa.

Ũndũ ũyũ nĩũkoretwo ũcenjetie mũno na mahinda. Ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ kũrĩa arĩmi marakorwo makĩrĩithia mbũri na ng'ondu, magakorwo magĩcihingĩra thĩiniĩ wa gĩcegũ, magakorwo magĩcihe mahuti. No maũndũ maya nĩmathiĩte macenjetie na ihinda, nĩgũkorwo thikũ ici nĩũrakora gũtirĩ mahuti ma gũkorwo ũgĩtwĩra mbũri ũgakorwo ũgĩcihũnia, andũ nĩmakoragwo magĩciohora magatwara rũũru, kũrĩa ithiaga gũkorwo ikĩharĩra nyeki na mahuti mĩthemba yothe, igakorwo ikĩhũna.

Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha, nĩ irio iria cia thamaki, thamaki arĩmi thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ makoretwo makĩgunĩka mũno na ũrĩithia ũyũ wa thamaki, nĩ gũkorwo nĩmarakorwo makĩrĩithĩria thamaki thĩiniĩ wa ithima irĩa marakorwo mathondekete, na marĩkia gũthondeka magakorwo makĩrerera thamaki ciao kũu, nĩ makoragwo magĩcigũrĩra irio ici cironeka thĩiniĩ wa mbica ĩno, irĩa thamaki ikoragwo ikĩheo, nĩgetha ikorwo igĩkũra na cikorwo cikĩ cikĩagĩra.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona matumbĩ ma kĩndũ. Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ĩroneka ta arĩ mũthemba wa ndinoho, kũrĩa ndinoho ĩkoragwo ĩkuĩte cero ĩno ĩgakorwo ĩgĩthiĩ ĩgĩtũratũraga matumbĩ, kũrĩa ĩthiyaga ĩkĩrekagia matumbĩ macio haha, ta maya ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno. Yathiĩ ĩkĩrekagia matumbĩ macio mayo nĩmakoragwo magĩciara ndinoho ingĩ, kũrĩa ndinoho ona cikoretwo ciĩna kĩguni mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi-inĩ.

Nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, bata nĩ ũkorwo ũthondekeire nyũmba ciaku na njariĩ wega, nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ, igakorwo ikĩhota gũceracera na ũkahota gũkorwo ũgĩcituĩra, nĩciendaga gũkorwo igĩtuĩrwo na ikarorwo kaingĩ kaingĩ, kũrĩa ikoragwo igĩ irĩ na kĩguni mũno thĩinĩ wa ũrĩmi-inĩ, nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoragwo makĩgunĩka nacio, magaciendia ciĩ ta nyama ona makendia cigakorwo cikĩmateithia mũtũrĩre wa o mũthenya o mũthenya.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩ na bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, no thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, matunda mũthemba ũyũ nĩ makoragwo makĩaga mũno, nĩ gũkorwo matikoragwo magĩkũra thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ gũkorwo makoragwo magĩkũra icigo-inĩ imwe na imwe, matunda mũthemba ũyũ, nĩ makoragwo marĩ na cama, ona magakorwo mendetwo nĩ andũ, andũ nĩ makoretwo makĩmarĩma, ona magakorwo makĩhota gũtwara thĩiniĩ wa thoko, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno tũngĩkorwo tũkĩrĩmaga matunda ta maya.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩithia mũno ũrĩithia ũyũ wa njũkĩ, kũrĩa makoragwo makĩrĩithia njũkĩ magakorwo magĩthũya ũkĩ, na marĩkia gũthũya ũkĩ, ũkĩ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũno na maũndũ maingĩ, nĩ gũkorwo nĩ ũkoragwo ũgĩthondeka indo nyingĩ. Rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩithia njũkĩ, njũkĩ nĩ ikoragwo cikĩguna mũno, harĩ bata mũno gwika ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno kũrĩ arĩmi arĩa marakorwo makĩwĩka.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia harĩa ohete bunda na mũkũa, na nĩ kũmĩhutia aramĩhutahutia, harĩa aroneka tarĩ maĩ aratahĩrĩra thĩiniĩ wa gĩthima haha, nĩgetha ahote gũkorwo agĩtwara maĩ thĩiniĩ wa mũciĩ, kũrĩa ahana tarĩ maĩ arekĩra akĩohagĩrĩra bunda ĩno, nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩkĩmũkuĩra, nĩgetha ahote gũkorwo akĩgunĩka na maĩ, gũkũ kũroneka ta kwĩ na thĩna mũno wa maĩ, gũkũ andũ marakorwo magĩthiĩ gũtaha na bunda.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, meciria-inĩ makwa maroka ũrĩa andũ mekĩrĩire ũrĩmi wa ũrĩithia ũyũ wa mbarathi, andũ nĩ makoretwo makĩrĩithia mbarathi ona na gũkũ matũra-inĩ ,ũrĩithia wa mbarathi nduonekanaga mũno kaingĩ no rĩu andũ nĩ makoretwo makĩcirĩithia kũrĩa andũ marakorwo makĩrĩithia ona magakorwo makĩgunĩka nacio, ũriithia wa mbarathi ni ũkoretwo wina kiguni mũno kũria arimi aria marakorwo makiriithia, tondũ mũcii wonekanaga wi mũthaka, riria ndona mbica ta ino ndirona mbarathi.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ-nĩ rũakwa andũ matikoragwo mawĩkĩrĩire nĩ gũkorwo matikoragwo makĩrĩithia mũno ngamĩra. Ngamĩra cikoragwo cikĩrĩithio matũra marĩa ta Garissa na kũu Marsabit nĩkuo nyonaga ũrĩithia wa ngamĩra wĩkĩrĩirwo kũrĩa ngamĩra ikoragwo ikĩrĩithio mũno. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, andũ matikoragwo mekĩrĩire ũrĩithia ũyũ wa ngamĩra mũno nĩ gũkorwo makoragwo makĩrĩithia indo ta ng'ombe ona mbũri, magakorwo magĩcihingĩra thĩiniĩ wa gĩcegũ na gũcirekereria.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩithia ũyũ wa nganga nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno, nĩ gũkorwo andũ nĩ marakorwo makĩrĩithia nganga na ngũkũ hamwe, na magakorwo makĩgunĩka nacio, nĩ gũkorwo ona nganga cikoragwo cihana ota ngũkũ, rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩithia nganga, nĩũkoragwo ũkĩgunĩka mũno na matumbĩ, ona nyama cia cio, nyama cia cio cikoragwo ciĩna cama mũno, ona nganga yakorwo ĩkĩrekia matumbĩ, rĩrĩa warĩa matumbĩ macio nĩ makoragwo mena cama mũno.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona nyoka nene mũno. Ngacoka ngona gacui. Haria gacui kahana taarĩ kũrĩo kararĩo gakĩmeragio nĩ nĩ nyoka ĩno. Thĩinĩ wa mbica ĩno nĩtubatiĩ mũno gukorwo tũgĩthingata mahiũ na kũrora mahiũ maitũ matigakorwo magĩtharĩkĩrwo. Ta rĩu ta kĩrĩa njui. Tugakorwo tukĩrora tũkĩrora ngũkũ ciitũ na njui ciitũ kaingĩ kaingĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩgirĩrĩria ũndũ ta ũyũ kũhanĩka.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, kũrĩa ngũkũ cikoragwo cikĩbutũra mathagu macio, na magakorwo ikĩrekia mathagu mau macio kũu nja, kĩndũ gĩkĩ ndikĩonaga gĩkĩhũthĩka kaingĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo andũ matikoragwo mekĩrĩire ũhũthĩri wa maguaya ta maya, na gũthondeka namo indo, makoragwo mekĩrĩire mũno ũríĩthia wa ngũkũ ũrĩa makũgunĩka na matumbĩ na nyama.

Thĩ-inĩ wa mbica ino ndĩrona tarĩ ũũkĩ. Ũũkĩ ũgĩkĩrĩtwo thĩ-inĩ wa tũbaba nĩ getha ũkorwo ũkĩhũthĩka. Maũndũ marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, rĩrĩa ndakorwo ngĩhũthĩra ũũkĩ, ũũkĩ nĩũkoragwo ũgĩthondeka ona ndawa, ona gũkorwo ũgĩthondeka ndawa iria mũndũ anyuaga nĩ getha ahote gũkorwo akĩhona homa, rĩrĩa arwara homa. Ũũkĩ nĩũkoretwo wĩna kĩguni mũno thĩ-ini wa rũrĩrĩ rwitu na thĩ-inĩ wa mĩtũrĩre itũ ya o mũthenya o mũthenya.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ arĩmi nĩ makorirwo mekĩrĩire mũno ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ, kũrĩ arĩa marakorwo makĩrĩithia ngũkũ thĩiniĩ wa kĩaga, makoragwo mathondekete kĩaga, na marĩ gũthondeka kĩaga kĩu, nĩmakoragwo mathondekeire ngũkũ handũ harĩa ĩgũkorwo ĩkĩrekeria kũrĩa makoragwo makĩigĩra kĩraĩ , magacoka magekĩra manyeki, nĩgetha ĩgakorwo ĩgĩthiĩ kũrekeria hau, na rĩrĩa ya kinya ona gũkomerera matumbĩ mau , nĩmakoragwo makĩmĩigira hau ĩgakorwo ĩgĩkomera thĩiniĩ wa kĩraĩ kĩu.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona matumbĩ. Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona matumbĩ, matumbĩ maya ndaririrkana nĩmo mũndũ arĩaga kĩroko akarokera, nĩmakoragwo mena cama mũno, rĩrĩa wakorwo ũkĩmakaranga thĩiniĩ wa rũgĩo, ũgakorwo ũkĩrĩa kĩroko na caai, ona kana ũgakorwo ũkĩmatherũkia, harĩa ũkoragwo ũkĩmatherũkia kando, ũgakorwo ũkĩmonũra makorogoca, ũgacoka ũgekĩra cumbĩ, na ũgakorwo ũthondekeire gacumbari gaku ũgakorwo ũkĩrĩanĩria. nĩmakoragwo cama mũno.

He bata mũnene mũno gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, kũrĩa arĩmi makoretwo makĩrĩithia nganga, magakorwo makĩgunĩka nacio, nĩgũkorwo rĩrĩa makoragwo makĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa nganga, nĩ makoragwo magĩciendia ciĩ ta nyama, ona magakorwo makĩendia matumbĩ ma cio, kũrĩa makoragwo mena kĩguni mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ ya o mũthenya o mũthenya, nĩ makoragwo makĩgunĩka mũno na ũrĩithia ũyũ wa nganga, kũrĩa nganga ikoragwo ikĩrĩithĩrio thĩinĩ wa kĩaga, igakorwo ikĩhingĩrwo citigakorwo ikĩuma.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, kũrĩa arĩmi makoretwo mekĩrĩire ũrĩithia ũyũ wa mahiũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩithia mũno ng'ombe, na igakorwo ikĩ maguna nĩ gũkorwo nĩ makoragwo makĩona iriia kuuma kũrĩcio, magakorwo makĩona iriia rĩa kũnyua ona kwendia, ona magakorwo makĩona mbeca. Ũndũ ũyũ nĩ makoretwo mawĩkĩrĩire mũno, harĩa ng'ombe irakorwo ona igĩthĩĩrwo mahuti, igakorwo igĩthĩĩrwo mahuti na macini, igacoka igakorwo ikĩheo, kũrĩa mahuti makoragwo mahinyĩte igakorwo ikĩrĩa.

He bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩithia ũyũ wa mahiũ nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno nĩ arĩmi, kũrĩa arĩmi marakorwo makĩrĩithia mbũri, mbũri nĩ ikoretwo irĩ na kĩguni mũno, nĩgukorwo nĩmarakorwo makĩrĩithia ona magakorwo magĩciendia ciĩ ta nyama, ona kana magakorwo magĩcikama iriia. Mbũri iria cia gũkama nĩ ikoragwo igĩkamwo iriia, iriia rĩu rĩgakorwo rĩgĩteithĩrĩria mũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩrĩa wakorwo ũkĩnyua, harĩ bata mũno gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ ndũkoragwo na mĩnogere mĩingĩ, bata no ũkorwo ũgĩcituĩra.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa nyanya, kũrĩa nyanya ũngĩaga gũkorwo ũgĩcirora wega, nĩ ikoragwo ikĩrwara ũũ, nĩciendaga gũkorwo ikĩmenyererwo, ona igakorwo ikĩhũrwo ndawa kaingĩ, itigakorwo ona ikĩhĩa nginya nĩ mbaa. Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩ bata mũno nĩgũkorwo rĩrĩa wakorwo ona ũkĩruga irio, nĩũkoragwo ũgĩkaranga ũgekĩra thĩinĩ wairio ciaku, ona irio igakorwo cirĩ na cama na igakorwo igĩcenjia rangi.

To nginya ũkorwo wĩna indo ta ici andũ aya thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona magĩkĩra haha, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ ona nĩ makoragwo magĩthondeka na mbaũ, magakorwo magĩthondeka mũhũgũ na mbaũ, magakorwo makĩũcuria thĩinĩ wa mũtĩ, kũrĩa makoragwo magĩ makĩhĩta njũkĩ igakorwo ikĩingĩra thĩinĩ waguo, makahota gũkorwo makĩhĩta ũkĩ, thĩinĩ wa gwitũ, andũ nĩ makoragwo mathondekete mĩhũgũ mĩingĩ, kũrĩa makoragwo magĩcuria thĩinĩ wa mĩtĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno , ndĩrona bunda , ndĩrona bunda ihĩnjĩte ona ikoneka cihũrĩkĩrĩire mũno , nĩgũkorwo nĩ ironeka ta itarona maaĩ makũnyua kana makũigana, ona igakorwo ningĩ itirona kĩndũ gĩa kũrĩa, thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona bunda ihohete na igakorwo ihĩnjĩte na igakorwo itarĩ na riri na ikoneka ta itarĩ na hinya, kana ũgima mwega wa mwĩrĩ, ikoneka ihinyĩrĩrĩkite ta itarahũnio, tũngĩhota gũkorwo tũkĩrora indo ici kaingĩ no ikorwo cina afya njega.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩrona ũĩiithia wa thamaki kũrĩa thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ,arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩithia ũyũ wa thamaki, nĩgũkorwo ona nĩ marahota gũcirĩmĩra o mũciĩ, kũrĩa mũndũ arĩ agakorwo akĩenja gĩthima, ũgakorwo ũkĩanjia kũrera thamaki ciaku thĩiniĩ wa gĩthima kĩu, kũrĩa andũ makoragwo makĩgicĩirie na mesh wire magakorwo makĩhota makĩrerera thamaki thĩiniĩ wa ithima icio, ndona ũũ ndĩrona ũrĩithia wa thamaki nyingĩ kũrĩa andũ makarakorwo makĩgunĩka nacio.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno , ndĩrona njui nyingĩ cihana ta irĩ thĩiniĩ wa kĩaga, kũrĩa ironekana nĩ kũrĩa irarĩa imwe ikĩũrũraga, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna bata mũno , nĩgũkorwo ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ andũ nĩmakoretwo makĩgunĩka mũno na ũrĩithia wa ngũkũ kũrĩa makoretwo makĩrĩithia ngũkũ magakorwo makĩrogota matumbĩ makendia, ona magakorwo makĩrĩa matumbĩ macio magakorwo magĩteithĩrĩria thĩiniĩ wa mwĩrĩ, ona magakorwo makĩendia ngũkũ icio ciĩ ta nyama magakorwo makiona mbeca, kũrĩa marakorwo magĩteithĩka.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ndĩrona mĩtaro , yenjetwo ĩrĩa ĩhana ta ĩna maaĩ ,na ngacoka ngona thamaki gũkũ thĩiniĩ wa maaĩ , na ironeka ikĩ, ici nĩ thamaki iria ciendete gũkorwo ikĩrererwo thĩiniĩ wa maaĩ maya, maaĩ marĩa makoragwo ta mahana ta marĩ ndoro, thamaki ici nĩ ceindete mũno maaĩ ta maya, nĩgũkorwo haha nĩho cikoragwo igĩkenio nĩho na nĩ ikoragwo ikĩciarana mũno na igakorwo cii nyingĩ.